ore esidano teninyang'ishore sururuni ashu ropiani osuyai ee ninyang'u ntokitin kuti nkutiti tokiting anaa naai taata matejo tosokoni ashu enijing ematatu neme ropiani kumok, naa ore esidano enye naa eeh mintoki arikino ropiani inonok amu eeta enkata ninyang'ishore ropiani o nkardasini aa kumok enaa naai matejo enchata ashu nke eeh ee nchata ashu ashu eeh mia tano naa kindim indim atorikinoyu eitu kishukokini eeh ropiani naishaa nikishukokini naasipa na enirikino oltung'ani ni ni ning'uaa neeku ore enkinyang'a o ntokiting kutiti enaa naetuo osokoni neei inyang'u ake ntokiting naai o ropiani kuti, ninchooyo kuna ropiani kuti naa nilo nimintoki aata endamunoto ashu enchukunye nintoki ashukunye alotu aing'oru ropiani inonok teneeku itorikine naa eitelelek sii esiai ele tung'ani ligira ainyang, tenincho ropiani ake nai naishaakinore entoki pookin naba enigira ainyang'u nilo aing'uaa

Kesidai enchumata o ropiani tenishum torbokis tiang' entoki najo ilashumba pig piggy bank amu kiret inteng'en nkera inonok empikata olchumati. Ore ebulu kuna kera neyolou ajo ore ropiani naatum oltung'ani nemeishaa neishu pookin ashu ashu elo aitu aitumi aasishore pookin ashu amut pookin. um keishaa ake nedum nebulu enkerai eyiolo ajo kee ata enaa nkuti ropiani, ataa enaa ee kumi ata enaa ishirini ata enaa selasini, ata enaa hamisini, neshum amu ore too nkolong'i nemeadoru naake elotu eponu nena ropiani nebulu neeku entoki sapuk. Neeku kesidai kesidai enchumata o ropiani torbokis leang' alang' pee itumoki aitodua nkera inonok empikata olchumati. Amu ore olchumati naake eretu oltung'ani too nkolong'i naabau nemiyata entoki niyasishore ashu eniyata entoki niyiu ni ninyang'u tenkata naado, nishum kuna ropiani niutaki nkera ajoki enishum ashu ashum nkutiti nkutiti nkutitik ore kenya ebau ina kata niyeu ninyang'u ena toki ashu niyeu nilak entoki naje naaye itumoki atalaa amu itipikaka keon olchumati.

Kore ena naa empikata nitodolu empikata o nkukui, ore nkukui naa motonyik naapiki aang' na na naapiki aang' naa kemiri nkukui nitum iropiani, itayu sii nkukui irmayai nimir irmayai nitum iropiani, ore sii nkukui iindim ateyiang'a ninya itaa endaa tiang' . Ore empikata o nkukui naake eyeu ewueji nemetii oloirerio, keyeu ewueji nemetii ng'umot naimu ng'uesi kuliek naaponu aanya nkukui. Ore sii empikata o nkukui naake eyeu enkare te sapuko amu ewok nkukui enkare, keyeu keyeu endaa aa idimayu naa irpaek, idimayu naa ormushele ashu ndaiki o nkukui nainyang'uni. Keyeu sii nkukui empika keyiu sii empikata o nkukui irkeek lopaashipaasha loishori nkukui peetumoki aatubulu aa sapukin netumoki aatanap irkiloi aanoto irkiloi, netumoki sii aatanap irmayai too nkatitin naishaakinore. Ore sii empikata o nkukui naake eyeu nitumoki atooro nera ewueji enye, kuna nkukui naisho ewuji enye olchogooni ewueji enye pee itumoki aibooi pee meroruaro, nimbooyo sii olarabal pee meera eoro eworo ndaikin pee meetai enabulu alang' inkulie ashu pee metumi na naironyi pee pee mebulu aaku sapukin. Neeku ore eworoto piitum irgilat tofauti tofauti lipik naake sidai.

Ore entoki nagira aasa tene nitodolu ajo olchamba ele otuturoki aimie otrakta nee kegirai aibelekeny enkukoni peetumokini atuun olchamba. Neeku kegirai ai ai aareten ele shamba peetumokini aaetu aatipik empeku pee euni endaa, endaa akeyie pookin nabaa enaa enaidim atupuku tina kop esidai.

Ore ena naa eramatare onkineji , naa ore maana eramatare onkineji tolosho lormaasae naa tenkarakinaa ninye yiok kiata tiatua nkishu kingor oleng anaa esiai enaa enkoitoi nikitumie iropiyiani amu ore eramatare onkineji naa biashara sidai oleng natudumua iltunganak oleng tenkaraki enkisuma, tenkaraki enkitotioto oltunganak tormareita , tenkaraki ninye enkinyangunoto onkulie tokitin nemeeta iltunganak toonkangitie . Neku ore eramatare onkineji naa entoki etipat oleng temurua ang amu ninye esiai ekila enkolong

Ore entoki nagira aasa tene, nitodolu ajo irmayai lenkuku etasotuoki nepiki ewueji nebo. Ore ormayai lenkuku naa kesidai eneeku enitayu enkuku nesotuni nepiki ewueji. Tenkaraki, ening'uiki enkuku metoboitare irmayai, nidimayu nenya irmayai lenyanak nemesidai, nidimayu si nepurroo iltung'anak ashu eponu nkulie ng'uesi nenya lelo mayai. Nitobiraki si ena amu enintayu, idim nimir irmayai tenkata, ore pebaiki enkae rishata, niyiolou ajo etayieua ena kuku nepetaa kulo mayai, nishukoki enkuku irmayai lenyanak, nincho metepetai, ore itu eeku tenkata nemeedo, nikintaki inkera enyanak napuku tiatua lelo mayai.

Ore ena, nesiai eunore ontimui, ore temurua ang, nemesapuk oleng eunore ontimui, amu ore yiok kibulu, naa inkang'itie are ashu uni apake naun entimu. Na noltung'anak apake duo otabolote nkonyek oipang'ipang'a apuo nkwapi eboo eshomoita olosho lorkulie tung'anak nepuo adol ajo ee kesipa keuni oshi ntimu, nake itumiai entimu amu ore tiatua nkishu, mesapuk oleng enkitumiata entimu tiatua nkang'itie ormaasai, kake ore naa ening'or ena na kitodolu ajo eunoto entimu ena.

Ore ena, nitodolu inkishu natii olchamba, lorpaek kake loitayioki. Neeku itodolu ajo, kinosita nkishu irmaluka ashu imapeepeni tonkulie kwapi. Na ore ena, ore apa yiok kibulu naa teneoku irpaek pitauni irpaek, nedung'i irmaluka nepiki enkae weji, neng'asa nkishu anya orkujita onyori apa lotubulua tiatua irpaek egira irpaek aikomaa. Ore tenkae kata, nibaraki alotu tenelotu olameyu, nilotu nintayu lapa maluka nincho nkishu ashu idung'dung'oki. Amu ore tanakata ji apa tene, na kejokini apa yiok teninkunaki nejia, na keeku inosa nkishu idaiki, endaa kat are, naa kidimayu ninyalaa amu eroro nkujit inosita irmaluka ashu eroro irmaluka inosita nkujit. Neeku, kake ore tanakata iji ena nagira aasa tene naa, inkishu nainasita irmaluka ashu imapeepeni, oitayioki irpaek.

Ore ena negira aitodulu enkikesata nakesitai ormtama aa te nkutuk oo lashumba neji sorghum. Ore sorghum naa ee eeta lanterera kutitik naake idong'i netumi enkurma, naa enidong'i nitushulakini irpaek nitayu enkurma sidai oleng' naa ke keyor iseseni naake eji ninye tenitumia iltung'anak ooata emoyian e sukari ashu emoyian e pressure, nemitoki aitanyamal oleng'. Neeku ore ena naa enkikesata ormtama. Hoo nemee sapuk eunoto ormtama tenkop ang' oleng' kake kesidai ena siai tenepuo naaji iltung'anak ang'amaa amu kedumu kedumu maisha oltung'anak tenibelekeny aita aaku mekure a irpaek ake eunito nitushul o nkulie tokitin naa nairiamarie lelo paek ashu naata ropiani enaa lelo paek.

Ore ele naa ormatundai oji avocado ashu kijo apa yiook orparachichi . Ore orparachichi naa ormatundai onori oriong ashu kelo ninepu olorok oriong netii , ore atua netii endaa naijo eilata. Naa ore esidano orparachichi naa kesidai amu teninya orparachichi naa mekintasapuk, ore sii teninya orparachichi netiu ake anaa inosa eilata kake mme enoshi ilata nikitamoo kinya naata entoki najo ilashumba cholestrol . Niaku ore entoki nanu nanyorie parachichi naa isidai amu itumuru ninye enkinosata endaa anaa naji teninosie irpaek, orkeseri , ashu inosie ormushele naa inya ake nining ajo inosa endaa sidai. Eya sii nitushulaki iltunganak oyieu, kulo tunganak lemeyieu nesapuku , neyieu nesasu, nitushulaki indaiki enye , a egira anya entoki naji keto . Ore keto naa endaa ninya nemikipik osesen eilata sapuk. Niaku adol oshi itushulakini orparachichi nena daiki , peetumoki oltungani ainosa lemeyieu nepon inkiloi amu ore ina ilata natii orparachichi nemenyanyukie inosi ilat nanyae naitasapuk isesen.

Ore ene naa esiai enkiremore naitodolu empikata enkiremore enkare naa keji keji te nkutuk oo lashumba drip farming aa tenajo alimu te tenkutuk ormaasai naa empikata enkare maankutitik. Ore ena naake eunieki oshi oleng' ndaikin neme sapukin aa nkitunguuni ashu nkutitik nkutitik kutitik matunda nkuti ashu entoki nijo um naa ore eretoto ena ore esiai ena ena ena pikata enkare maankutitik naa keret indaiki amu mebulu ee mebulu kwekwe sapuk ashu eria oleng' tiatua olchamba tenkaraki ore ewueji nayeu enkare neim naa ine ore ewueji nayeuni enkare naa ine wueji ake epiki enkare. Aa kitoki sii aisaidia oltung'a aret oltung'ani ogira apik ele shamba lenye enkare aa amu mitumia enkare sapuk nemibukori enkare te sapuko oleng' enaa vile oshi naikunakini tormutaroni amu ore omutaro naake eya enkare sapuk nee enirikino iing'en ewueji nibukori enkare kake ore ena naake epik enkare iwojitin duake naa ninje ake iyeu nepik ee nepik enkare.

Ore ena nitodolu ormananasi otabayie enkata naishiaakino nedungi aitayu tolchamba. Naa idungu ake enaalo eshumata natii endaa ormananasi , ndung tiabori , ningwaa kuna tona etii atua nkulukuok, niyau ele mananasi nidungu kuna benek natii teshumata niya osokoni amir. Ore iya osokoni amir amu endaa nanyori amu kemelok neeta enkare, niya osokoni nimir . Eetae oshi ormananasi omiri toropiyiani kutik neetae olomiri toropiyiani kumok , ore piyata ashu inotoko ashu pitum dupoto , nimpangie aya nkwapi eboo naa inakata itum oltungani anoto iropiyiani kumok.

Ore ena naa kitodolu eunore e spinach oskuma tenkaji nairo, tenkaji nairowua ashu iyioloti tenkutuk olashumba anaa green house. Naa ore enaa naa ingas ayieu niata olchamba , neyieu niata nena tokitin naitobirieki ina wueji naji green house. Neitoki ayieu niata empeku eskuma oo ospinach kuna puka naibor kutukie. Naa ore piyau , nilotu ake olchamba lino , ningas aitobir entoki najo ilashumba nursery, aa enkiti wueji ningas aunie ena mbengu metubulu pitumoki aidurie aewa atipika ene wueji niyieu nebulunyie endaa , nitumoki aitalamilama petum naa erishata nabulunyie pookin amu kitayu, kitayu lelo pala lenye aa nena puga , niaku keyieu naa nafasi ashu erishata nabulunyie petumoki atalak amu enelak naa inakata etumoki aitayu ndaiki sidain. Eyieu sii enkare eyieu enkulupuoni sidai, eyieu empolea , neyieu irkiek opashpasha pitumoki aitayu endaa sidai paa teniya amiraki iltunganak linonok ashu teninya iyie openy naa ining ajo inasa esidai nintayio tolchamba lino.

Kore enaa naa olnyanyai oo otipikaki ilbenia neiki etiu anaa osokoni etii . Ore entumoto oolnyanya nemegol amuu ore ilnyanya naa keuni toolchambai naing'uraki enkulukuoni sidai. Enyorr ilnyanya enkulukuoni narok oenkulukuoni nado kake enaidim atushuma enkare amu menyorr ilnyanya enkare sapuk nemeyou sii netoni metii enkare. Ore sii eunoto oolnyanya naake kiyeu niata irkeek, keyiu niata empolea, keyiu niata fertilizer amu keetai ilkeek loowoshi toonkatitin napaashpaasha. Ewoshi ilkeek lenkijape, ewoshi ilkeek ee ewoshi ilkeek lokurto newoshi sii ilkeek loitubulu menoto endaa sapuk. Ore sidano eenempikata olkeek oolnyanya naa tengarakii teniya olnyanyai osokoni neyou nai neening'orr oltung'ani neng'as anyorru eton ninye eitu ebaiki ainyang'u amu nakata naa epuonu ewueji netii aapuonu ainyang'u, ore sii esapuko oolnyanya naakesidai amu kesidai esapuko olnyanya amu meeta oltung'ani lemenyorr nai enedol entoki sidai nedol aasidai naasapuk.

ore entoki nagira aasa tene naa ktiiki osokoni lekitunkuu naa keitodolu ajo etii olamirani lekitunkuu netii sii orkastomai le kitunkuu netoworiworoki kuna kitunkuuni apik inetii netii inktunkuuni nairagieki tenkop peeidim olainyang'ani ayeu ategelu neeku etodolu ena ele ainyang'ani oirugo naa kegira agelu entokii pooki naba nayieu amu kegeligel naa peetumoki anoto isapikin netum isidain peemenap intokiting' naatong'ueita neeku ore elde likae tung'ani oitashe tende weji naa keitodolu ajo ninye olamirani teine negira sinye ageligel ebtokiting' enyenak naamirita

Ore ena nagira aasa tene naa enkidongoto orpaek nagirae aidong irpaek tolchamba. Ore tesiadi naa idol ajo ketii irmapeepeni laa ninche egirae aitayunyie irpaek. Ore ena siai naa keetae iltunganak oota kuna mashinini enkidongore orpaek naa keponu oltunganak lenye le siai neponu aidongu lelo paek tiatua ilo shamba. Naa keretisho ena amu ore irpaek enkata sapuk teniragie , naa teniragie netu ipik irkiek esiai etiia atua, etii irmushakweni naa kidimayu nepuruku , neruoyo , niaku torono ina daa tina rishata. Kake tenidongu tenkata nabo niaku iya ake irpaek nilo alo minosa enkolong. Ore enkata naba anaa enayieuni nepuoi amir , aki idumu ake irpaek , nipik irbenia nilo amir. Isidai ena amu kidungoki oltungani enkata nintoki alo aaru irpaek , nintoki aidongu, nintoki aanyu metoito , niaku kisidai ena amu idongu ake pookin terishata nabo , nilo airagie pookin tewueji nebo, iyiolo ajo tenairagie alo nkolongi uni ashu ongwan naa keaku ki ki keaku etoito niaku kemirayu . Naa kisidai sii amu kiret tasiokisioki indipa esiai ino tenkata dorop.

Orenaa netiu anaa empikata ashuu eramatata oolotorok peeitayu enaisho olotorok. Naa ore rreteni layiolo nanu tena naa keyeuni niata ilkeek oiding'a penyo oonyikakino piitumoki ateenie nkidong'i nieniki nabo nieniki engai peetumoki ilotorrok aatijing'. Keyeuni sii netaaniki ewueji netii enkare peetumoki, amu kenyorr ilotorrok aatupuku tewueji netii, aatotoni tewueji netii enkare. Eyeuni sii nitii ewueji netii ilkuti seroi ashu nkujit ashu mbenek tengarake nanyorr ilotorrok ewuei netii mbenek tengarake napuo adumu ee enatoki naji pollen. Ore sii aitoki naske sidai enchumata oolotorok aikunakino inji amuu meitoki aitanyamal iltung'anak tongang'itie amitiki iltung'ana etoni amu kenyorr ilotorrok aipang'u nepuo aamanaa naa ore too nkatitin kumok tenemanaa tewueji natii iltung'ana naakepuo anya iltung'ana naa entoki ina nemesidai.

Ore sprayer lonapi tenkoriong naa kisidai amu tenimiata oltungani olchamba sapuk ,paa iekai are ake iyata ashu nabo endaa ake ino aeang naa kisidai sprayer lonapi tenkoriong amu kinteleliaki ina siai nemikinya iropiyiani kumok tenilo aitanyanyukie emashini. Ore sii enkae toki naa kelelek ena amu entoki niata tiang , nindim niasishore enkata naba anaa eniyieu niasishore tenaa tenkakenya, tenaa tonteipai tenaa esaa akeyie neba anaa eniyieu niasishore, nindim ataasishore amu iyata naa akidumu ake nintushul irkiek linonok nipik atua. Ore sii enkae nimitumia iropiyiani kumok enaa emashini, amu ore emashini eya nimpotu tenkop naado , nikintalaki ina lotunoto naponuni mpaka olchamba lino , nee sii neitumia eilata sapuk , neya sii neitumia irkiek kumok , niaku kiko ake nai , ore sprayers loo mashinini naa kitumia oltungani egira aas esiai najo ilashumba large scale farming , aa ingira aitayu endaa tesapuko oleng amu inakata meliou ina rishata , enkitumiata enena ropiyiani, enkingorunoto e sprayer le mashini.